ohala itimo e bath ndara kendo dukni oger. Nyamburko kod peng' ochung' e bath ndara. Aneno jaweng'o mar chuma koting'o muya mar weng'o kendo odwa weng'o ne ng'ato ng'ama go simu

Puro niang' kod rabuon owinjore koda kendo atime eyo malach e puothe madongo dongo. Puro alode kod oduma be atimo to e puothe matindo ma achamo pile ka pile ok gin minyiewo to gin michamo kendo makonyo go jok moko.

marieba ipoko ng'eye mondo ogol opoko ne kasto ing'ade matindo. Ikete e sufuria iole pii kasto ichwake mochiegi.

Dalawa watiyo gi agulu mar chwako chiemo kasto imure imuro chiemono pile ka pile mondo kik okethre. Chiemo ikano kotuo nyaka gol e pii tee kaka nyoyo igelo pii kasto iole sinia maduong' moyayore mayamo kudhe maber kendo inyalo kane ndalo ariyo .

picha ni oting'o jii ma opogore opogore kaka jorotenge kod jorachar miluongo ni wasungu nyisoni gin jowuoth mar tongona e bung e bunge mag lee kendo gineno aluora mar bungu kod lee me iye.

Akaont mar ohala oting'o pesa mag ohala kendo obedo mopogore gi akaont mar kungo. Mondo ing'e yuto ma ohala golo kinde ka kinde akaont no nyaka ket mopogore gi mamoko. Koro kitimo kwan to itimo kwan moriere mar akaont achiel kachiel.

Ma kadi ma oting'o nonro mar ng'ato mi ikano ne go pesa sama otiyo to kosedhi e yueyo tibiro chulego bang'e

Aneno gavana ma Homabay Gladys Wanga kendo otelone jotelo mag kaunti e bura ka giwacho kaka dongruok mar kaunti nyalo bedo. Jotelo ochiko itgi ka winje kendo gilero weche mag kaunti

Avokado ma iuso gi pesa adi? Avokado matindo gi siling apar, manie diere gi siling piero ariyo kendo madongo gi auso siling piero adek. Yier ayiera avokado midwaro kanyo kendo kar kwan midwaro kaka ihero

Maa en omenda ma iluongo ni dola ma Amerika kendo itiyo kode e nyiepo e piny mangima, Inyalo loke e pesa mar Kenya e bengi mamalo mar ,manitie Kenya

simba mane anyiewo e duka u ok winjre maber kendo ok oti akwayo kambi maru mondo okonya loso sime nikech pod onyien to ok otii en gi warranty mar higa achiel konya uru.